Rĩrĩa ndona ũũ ta haha mbica-inĩ ĩno, ĩno nĩ mbica ĩna maũndũ maingĩ, tondũ wa mbere nĩ ndĩrona hena ithandũkũ rĩa gwĩkĩrwo gĩko rĩrĩa rĩkĩrĩtwo. Kaingĩ na kaingĩ mathandũkũ maya ma gwĩkĩrwo gĩko makoragwo mekĩrĩtwo mĩciĩ-inĩ mĩnene, nĩ kanjũ, nĩgetha rĩrĩa mũndũ agũkorwo agĩthiĩ kũu ũguo mũciĩ-inĩ mũnene, okorwo hena iratathi auma narĩo, ndakarĩrekie kou barabara nĩgetha ndakae gwĩkĩra gĩko kou mũciĩ-inĩ ũcio mũnene ĩndĩ oke, ekĩre thĩ-inĩ wa ithandũkũ rĩrĩ, nao kanjũ rĩrĩa megũka, magũka moe ithandũkũ rĩrĩ, mathiĩ magate gĩko, ũndũ ũcio nĩ ĩteithagĩrĩria mũno kuona atĩ, ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga mĩciĩ mĩnene ĩkorwo ĩbangĩkĩte wega, o na ĩkorwo ĩ mĩtheru mũno makĩria ĩtarĩ ũitangĩki wa gĩko, na gũtarĩ kũhe andũ wĩra mũingĩ wa gũkorwo makĩrogota gĩko, Kaingĩ na kaingĩ, andũ amwe nĩ maregaga kũrũmĩrĩra mawatho maya na rĩrĩa ũngĩnyitwo nĩ kanjũ ũtakũrũmĩrĩra watho ũyũ, nonginya ũthiĩ ũhũrwo baĩni nĩ ũndũ wa kwaga kũrũmĩrĩra mawatho wao, O ho mbica-inĩ ĩno nĩ haronania atĩ hena mũndũ wĩ mwena ũrĩa ũngĩ, ũrĩa wĩna nduthi, ũrĩa ũrutaga wĩra wake wa gũkua na nduthi. Kaingĩ na kaingĩ, andũ arĩa makuaga na nduthi nĩ andũ makoragwo na kĩo kĩingĩ mũno, kuona atĩ maumĩraga tene kĩroko nĩgetha mathiĩ methe customer ao nĩgetha matuĩke a gũkua, na mone kana nĩ makũĩyonera ũboco. Nduthi níĩyendetwo mũno nĩ andũ aingĩ kuona atĩ nĩ ĩhotaga gũkinya na kũhungura tũcocoro tũingĩ kũrĩa ngari ĩtangĩgera, na ĩkagĩra customer ayo nginya kũu thĩiniĩ, ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga yendeke mũno.

Ũndũ ũyũ nĩ ũthondeki wa indo na mbaũ nĩ ũrĩa ũthondekagwo nĩ bundi wa mbaũ, ũmenyo ũrĩa ũrabatara nĩ ũkorwo ũkĩmenya nĩkĩ ũrenda gũthondeka na ũkorwo wĩna ũmenyo wa kũmenya githondekagwo atĩa, indo cia mbaũ iria cithondekagwo nĩ indo ta itĩ, ũrĩrĩ, metha, sturu, ona indo nyingĩ ta mathandũkũ marĩa maigagwo nguo, ona mathandũkũ marĩa mathikaga andũ akuo, macio mothe mathondekagwo na mbaũ. So ũmenyo ũrĩa ũrabatara ũkorwo naguo nĩ ũmenye o kĩndũ o kĩndũ ũrĩa gĩthondekagwo, na gĩbataraga mbaũ cihana atĩa ona gĩbataraga gwakwo na muundo ũhana atĩa. Warĩkia kũmenya ũguo wothe, ríũ nĩ ũrabatara ũkorwo na indo ta nyundo, warĩkia gũkorwo na nyundo ũkorwo na kĩndũ ta nyundo ĩrĩa ĩtũmĩkaga nĩũndũ wa kũhũrĩra mĩcumarĩ, na nĩ ũrabatara gũkorwo na mĩcumarĩ ĩrĩa ĩkĩhũragĩrwo mbaũ-inĩ na ĩgacinyitithania, o na ningĩ nĩ ũbataraga ũkorwo na kĩndũ ta thoo, kĩrĩa gĩtũmĩkaga kũrenga mbaũ ciaku, rĩrĩa ũraka, ningĩ nĩ ũbataraga ũkorwo na indo ta nguruu ĩrĩa ĩtũmĩkaga kũnyitithania mbaũ nĩgetha wahũrĩra mĩcumarĩ, rũbaũ rũu rũtuĩke rwa kũnyita biũ ũndũ rũtangĩtinũka, ningĩ warĩkia gwaka kĩndũ gĩaku wega, nĩ ũbataraga ũkorwo na rangi, ũrĩa ũkĩhakaga nĩguo kiumĩre gĩ gĩthaka mũno makĩria, ona kĩgucĩrĩrie maitho ma andũ aingĩ, nĩgetha nginya wone agũri a kũgũra okorwo ũraka indo cĩa kwendia, indo icio ciothe wona wakorwo nacio, nĩ ũgũtuĩka wa gũthondeka kĩndũ gĩthaka, okorwo nĩ gĩtĩ gĩtĩ gĩthaka, okorwo nĩ metha ĩkorwo ĩ thaka na indo ciaku nĩ cigũtuĩka cia kwendeka mũno makĩria na ũtuĩke wa gũciendia mbeca nyingĩ na ũtuĩke wa kuona umithio.

Haha mbica-inĩ ĩno, ĩroneka twana twa cukuru tũrĩa twĩhumbĩte uniform ona tũrĩa tũthiĩte gwetha maĩ ma kũnywa rũwĩ-inĩ rũrũ. Mbica ĩno nĩ ĩronania wega atĩ twana tũtũ, tuthiĩte ona tũtini twao kana tũndici turĩa megũkuĩte natuo ĩrio kwona atĩ, no gũkorwo thĩina wa cukuru wao gũtirĩ na njĩra njega kana maĩĩ ma kũigana mao ma kũnywa. Koguo nĩ mathiĩte, nĩ monete nĩ wega mathiĩ rũĩ-inĩ magatahie maĩĩ macio. Maĩĩ macio nĩ maroneka atĩ timatheru ũguo mũũno na koguo no makorwo matarĩ magĩrĩru mũno harĩ kũnyuo no macũngĩrĩrie nginya thĩna wa mĩrimũ. Koguo kaingĩ na kaingĩ macukuru maingĩ marĩa makoragwo kũndũ kũrĩa kũmũ makoragwo na thĩna wa maĩĩ ma kũnywa ona makũhũthĩra, ũndũ ũrĩa thirikari ĩngĩũrio ĩtwĩke ya kwĩrutanĩria nakĩo mũno nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ bũrũri-inĩ woothe icigo-inĩ ciothe nginya kũrĩa kwaraga riũa inene na kũrĩa gũkoragwo na mathĩna maingĩ, atĩ andũ nĩmona maĩĩ maiganũ makũnywa kwanja rĩrĩa ciana ciĩ cukuru nĩgetha itigakorwo ĩkĩnyitwo nĩ mĩrimu ĩrĩa ĩrehagwo nĩ maĩĩ mena gĩko. Mĩrimu ta cholera, typhoindi kana mĩrimu ya kũharwo gatema. Koguo kaingĩ na kaingĩ thirikari no yũrio ĩtĩkĩre gwetha kĩgĩna kĩrĩa kĩngĩtũmĩka nĩgetha gwakĩra ciana ta ici matangi ona kũmarehera maĩĩ ma mĩberethi marĩa mangĩkorwo me matheru na magĩrĩru mũno nĩgetha ikanyuaga rĩrĩa ciĩ cukuru, na nĩgetha mĩrĩ yao ona ũgima wao wa mwĩrĩ ndũgakorwo wĩ hatĩka-inĩ na njĩra o yothe kana ĩrĩkũ.

Haha mbica ĩno nĩ ĩroneka nĩ mbica ya nyamũ irĩa ciĩtagwo ngamĩra, ci gĩkũndi kĩnene ikĩrĩa mahuti ma mĩtĩ ĩno ya mũtĩ ũyũ. Kaingĩ na kaingĩ ngamĩra cikoragwo kũndũ kũrĩa gũtakoragwo na mbura nyingĩ. Kuona atĩ nĩ cikoragwo na ũhoti wa atĩ wa gũikara ihinda iraya kũndũ kwĩna ũrugarĩ mũingĩ ,ona gũkorwo citakũnyua maĩ. Ngamĩra kaingĩ na kaingĩ itũmĩkaga harĩ ũkui wa andũ kuuma mwena ũmwe wa bũrũri kana kuuma gĩcigo kĩmwe nginya kĩu kĩngĩ. Ngamĩra ndĩbataraga ngarama nene rĩrĩa ũramĩrĩithia. Kuona atĩ irio ciayo irĩa ĩrĩaga nĩ mahuti ma mĩtĩ kũrĩa mĩtĩ yonekera, ona kũngĩkorwo gwĩ kũũmũ gũtarĩ na nyeki nyingĩ, ngamira no ĩhotaga gũikara kuo. Tondũ yo nĩ ĩhotaga gũikara kuo, tondũ yo nĩ ĩĩtiragia kũndũ kwĩna ng'aragu nene. Kuona atĩ kũringana na mũikarĩre wayo kana ũrĩa yũmbĩtwo nĩ nyamũ ĩkoragwo atĩ ndĩbataraga maĩ maingĩ ona kana ndĩbataraga atĩ kũndũ gũtarĩ na ũrugarĩ mũingĩ. Kuona atĩ no ĩhote gwĩtiria maũndũ mothe kana kũrĩa ĩngĩkorwo ĩgĩikara.

Haha mbica ĩno nĩ ĩroneka nĩ mũrĩmi wa gĩthĩi kĩa macani, arĩ mũgũnda akuĩte kĩondo gĩake kĩrĩa gĩtuagĩrwo macani. Ona agacoka akehumba aburoni ĩrĩa ĩmwagĩrĩire wega mũno nĩgetha ahote gũkorwo akĩhota kũruta wĩra ũyũ. Na thutha wake nĩ kũroneka nĩ mũgũnda mũnene ũrĩa ũhaarĩrĩirio na ũkarĩmwo ona ũgathondekwo wega wa macani. Kaingĩ na kaingĩ mĩgũnda ĩno ĩkoragwo icigo-inĩ cia Kiambu ona kana matũra mangĩ ma Kĩrĩnyaga, Embu ũndũ ũmwe ona Muranga. Macani kaingĩ na kaingĩ nĩ makoragwo arĩ njĩra ĩmwe ya ũteithio mũno kũrĩ andũ arĩa mamarĩmaga, kuona atĩ warĩkia kũhanda macani maku ndũrĩhandaga o mwaka o mwaka. Indĩ wahanda macani maku, ũrĩthiaga tu o na mbere kũmamenyerera, wona wa mamenyerera, ũgathiĩ na mbere na kũmaitĩrĩria thumu ona kana kũmahũra ndawa. Kuuma hau we no gũthiĩ ũrĩthiaga mũgũnda na ũgatua macani maku ona ũgatua na kiro ciaku thĩiniĩ wa gĩthĩi gĩaku kana kũrĩa gũthimagĩrwo macani maku. Wona warĩkia gũthimĩrwo kiro ciaku ciothe irĩa ũtuĩte, nĩ ũcokaga ũkarĩhwo mũigana wa mbeca icio. Ũndũ ũyũ ti atĩ nĩ ũndũ wa mũthenya ũmwe, nĩ ũndũ wĩkaga o mũthenya o mũthenya. Koguo kuonania ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ uumithio mũnene mũno. Kuona warĩkia wĩra wothe wa kũharĩrĩria macani na makinye hĩndĩ ya gũtuagwo, gũtirĩ hĩndĩ ũrĩthiaga mũgũnda na ũgatua macani maku. Ona makĩrĩa ma ũguo warĩkia kũrĩhwo mũigana wa mbeca irĩa kana kiro irĩa ũtuĩte, nĩ ũcokaga ũkaheo bonathi ĩrĩa mũndũ aheagwo thutha wa mwaka, mbeca ci nyingi ciĩ kĩmanjĩka kĩnene irĩa cigũteithagĩrĩria kũhota gwĩka maũndũ maku.